Kae oter jowuowi gi nyangu ipuonjogi kaka ginyalo bet ka gidongo e aluowa, ipuonjogi ng'eyo higni ma gichopo ni koro gin joma dongo, ipuonjo gi bedo gi ng'erruok kaka jowuowi onego bed ni dak e aluora ma gintiere, ipuonjo gi kaka onego bed ni gibedo gi tije magitimo e gwengegi magintie .

Ber mar timo tijni en ni inyalo ng'eyo kaka pesani otiyo inyalo ng'eyo ni odiochieng' iyudo pesadi, inyalo ng'eyo ni en pesadi mikano e odiochieng' mitiye, inyalo yudo ni en pesadi mitiyo godo kata kinyiewo gimoro kata kimedo go gimoro e ohala mitimo.

mae en tich pidho yien oketne odiochienge mare e piny marwa ni kata aluora mare iluongo ni public holiday majitimo tich mar pidho yien e aluorawa. Iyudo ka sirika l miyo jii yiende ng'enyne oja tergiga e sikunde ema jii kawe . Iyudo ka ntie kuonde moket tenge majii dhi pidhe yien jii wuok eute gi duto jii romo kamoro achiel to jiii pidho yien en odiechieng' mor mar jii bedo gi mor e gweng' ka jii pidho yien mochiw nikech yien kelo ber mang'eny e gwengewa ma wantiere.

mae en tich pidho yien oketne odiochienge mare kata e aluora mare miluongo ni public holiday ma jii timo tich mar pidho yien e aluorawa .Iyudo ka sirikal miyo jii yiende ng'enyne ija tergi gi ga e skunde ema jii kawe iyudo ka ntie kuonde moket tenge maji dhi pidhe yien jii wuok eute gi duto, jii romo kamoro achiel to jii pidho yien en odiochieng' mor ma jii bedo gimor e gweng' ka gipidho yiende mochiw nikech yien kelo ber mang'eny e gwengewa ma wantiere.

Ber mar timo tijni miyi ler mar ng'eyo kiwango mar pesa mitiyogodo kendo , miyi ler mar ng'eyo kaka pesani isebedo kitiyo godo kata kichulo gik moko. Miyi ler mar ng'eyo ni gik mage kaka ne dwe ochakre ming'iewo kata mokitiyo godo kapo ni ichulo joma tiyoni en pesadi michulo to jii adi ema pok ichulo kata jii adi emidong' gi pesa gi mapok imiyo miyi bedo gi ler mar ng'eyo hola mikawo kata mitiyo godo e tiji.

Dhano mamor magoyo mbaka mowuok pile pile kaka odhi e tijegi to gimor, gimor gi gik manie aluoragi. Dhano mamor kagiwacho weche dongruok, dhano mamor kagineno kaka ohala dhi nyime egwengegi, dhano mawinjo ber e gik moko magitimo duto e aluoragi. Dhano mawuok okinyi kanigimor ahinya kagiparo kaka gidhiyo tiyo tijegi e odiechieng' magichako manyien.

Ahere nikech en gima kelo mor kendo riwo osiepe kamoro achiel kata wede kamoro achiel kata nyithi ot kamoro achiel. Kendo omiyo ji dongo kong'eyo gik matimre kama gintiere. Rach mare en kendo onyalo kelo osiepe moro makethoji mamiyo jidonjo etimbe moko mok beyo kata timbe maricho, miyo ji nyalo donjo kata eyor kuo kata tiyo giyedhe moko mok onego niji tiyogo kaka vijende mapod dongo.

sama aluora dongre ,jok ma odak e aluora no be winjo ber. Sama gik moko timre makare, ma mwandu mantie manyalo kelo dongruok e gwengewa ka e luorawa jii duto winjo maber .Sama wagero gik manyiso mor e gwengewa ntie gik matimre madongo makelo mor ne jok modak e aluorano. Sama ntie gik manyiso mor kata hera ekind jomo dak e aluora ma gik moko matimre maber nitiere mor mantie madongo. Sama jogweng' neno kaka gweng'gi dongre ntie mor ma gin go kanineno gik mantie e gwengegi kata mwandu maginyalo kwano ni ginyalo timo kamoro achiel kaka jogweng'. Ntie moro majiduto nigodo kagitimo gik maber negi magineno sama sirikal kata joma odak e aluora no gero gik monego bed ni konyo gi kaka jogweng' ntie mor ma gin bende gin go e chunygi kagineno mwandu ma gin go kata dongruok mani egwengegi kelo mamiyo gi mor.

Mae en app moro manie simu mar jo bengi mar KCB,itiyo kode e oro pesa ,ngiyo kaka isebedo kitimo transfer magi e akaunt moro amora, ngiyo kaka pesani ikungo ,ngiyo kaka inyalo golo pesa e bengi, ngiyo kaka inyalo oro pesa e simu kitiyo gi app ni. Iyudo ka gik moko tee ni kamoro achiel maok ochuno ni idogo koni idog kocha. En gi app motingo gigi duto tee makonyi neno kaka pesani itiyo godo kaponi itiyo gi bengi mar KCB